kelelek ijing' osokoni lemeisidai nabo, ore eniara naa ilburukani ore ilburukani naa king'ial sokoni oomasaa nimirta, ore ebaye euni naa sirikali eeimu edung'oto ekodi arashu eril esokoni , ore ene onguon naa tinimiyata oltung'ani , naa tinimining'unono olainyang'ak arashu iltung'anak ligira amiraki imasaa inonok , ore ebaye eimiet naa bei tinimining'okinono okulo tung'anak oinyang'u arashu ilanyiang'ak loomasaa inonok , ore ebaye ele onyamalritin inonok .

Eukumok naaji iwuejitin neidim emurua anotore arashu anoto engiteng' enare egierokinoto ompisai eimu eimu naji ewuei naijo kanisa naidimi aiturhurhie iltung'anak lemurua niteng'eni inkoitoi naidimi airhiwakinye iltung'anak iropiani towueitin nemeyiewuakini arashu eimu sukul ekumbaru aya ewueji niturhurhie iltung'anak nidimi naji aiteng'ena nena oitoi piidim airhiwaki iltung'anak iropiani oyiewuakini Ore eniare naa kelelek sii eitumiai nai kanisa aa ewueji nabo naidimi ainotie iltung'anak lemurua niteng'eni nena oitoi naapasha Ore embae ewueji euni nidimi anotie iltung'anak lemurua naa isokonini ashu ildukai loonyor iltung'anak lemurua arashu eniidim nai iltung'anak atasotore terishata nabo, ore enieuni naa kelelek sii nai epuoyiari inkang'itie

Ekaun imboosho nanyorhiki amu ore emboosho sikitoi naa kenyor iltunganak tengaraki meeta acid arashu tenkaraki nimitamuoi naaji medumu enkeeya enkoshoke Ore sokoni oomboosho naanyori naa kenyor iltung'anak nisulaki iltunganak kituak emboosho sikitoi amu aisidai naa enerishata dorhop teniun oltung'ani ore ina poosho naa inkolong'i tomoni naapishana oaere eya peeoku nidol ajo kenyor iltung'anak oleng ina posho sikitoi nenyor sii sokoni amu ore ninye bei enye naa ketii shumata alang' nkulie poosho alang nkulie pegun oomboosho nitoki sii aaku sidai ena amu menyor enchan oleng kenyor niun tenkata olameyu naa inkesu ake terishata enye

Ore olameyu naa , enkolong sapuk naa oree ake pee esapuku enkolong nelelek meetumi indaiki oo mukutani , ore pemeetumi indaiki too mukuntani neeku kiti endaa to sokoni , naa ore ake peeku sinye kitii enda tosokoni ore enaduo kitii natumi tina sokoni nemiri naa egol tenkaraki nemesapuk enda tosokoni , nejia sii etiu ataa to nkishu , ore ake peelotu olameyu nesasu inkiishu nidol ake ajo ore piilo sokoni nelelek aa ore bei oo nkishu nedoyio naa oree inkishu naapir tinarishata olameyu naa keilep bei , ore sii endaa emukunta ore tenkaata olameyu nidol naake ako meeti naa endaa osokoni neilep bei oo ndaiki emukunta , ore tendaalo oo nkishu naa kedoyio bei tenkaraki aisasin inkishu ashu elelek nyee memirayu pii.

Orake naje peyie eimakini ajo naake siinanu piilo alo aiteru esapuko ebiashara neisulaki tembenki e NCBA naa keimuni inkoitoi naijo kuna ore enkoitoi edukuya neeta NCBA ajo naa siinanu piilo aitereu inkoitoi naidim airhiwakinye imbiasharani naapasha iropiani eimu enkoitoi e Mobile Banking naa tesimu ake in'dim airhiwai inaduo ropiani meshomoito enaduo biashara niyieu etulo embenki keon Ore em'bae eare naa ore embenki e NCBA naa kishooyo ilooni nidim sii ateshetaki nai lelo tung'anak loombiasharani ingajijik neimyang'aki ingharin ebiashara nidol ajo naji inkoitoi naidim aitumia kuna airhiwaa empesai airhiwaki ingulie biasharani naapasha

Ilepie ilepie Central Bank eriwaroto ompisai tolari lotulusoyie eimu ; 1 esiokinoto arashu esiokinoto erewata oropiani eimu aiso 222 o POP codes Ore eniare esiokinoto entumoto oo ropiani eimu entoki naji monile wallet Nilepie sii Central Bank ee entumoto oropiani liquiditysupport

Ore peeku uchumi e Kenya netang'asa aaku ore serkali e Kenya negira aisupport enkiremore eimu subsidy fertilizers nitoki sii aaku ore bei inafertilizer Nitaitio sii serkali ee impisai arashu etalakutua impisai peetum iltunganak oiremisho anaa anoto tesiokinoto arashu ee etum nene pesai tenkoitoi nalelek Ore em'bae e uni naa ninje sii nayawua ee uchumi arashu biashara eseuseu nalulung'a naa bei emasaa nairemuni etadoitie naa keya nedoyio bei arashu eilepu toonkukie rishat naa nabo om'baa naibelekenya enkiremore teseuseu naa climate change nikigira naa a

Ore peeku bei o naidim nai atimira olairemoni tolchamba naa ekumok naataa ilairemok tenkaraki iltunganak ooji brokers ashu iltunganak le katikati otii katikati olairemoni olainyang'ani Ore peeku nai emirata matejo enolpaek naa mikitum ilainyang'ak opuonu directly ainyang'u lelo paek tolchamba lino netu kipuo najo nai siinanu piilo aitereu lelo tung'anak le katikati aa brokers nidol naajo ore peeku ketii lelobrokas neirony bei oladuo onaduo masaa inonok nidol naajo keekuchallange sapuk Ore embae eare naa kironyisho kulo oreren oopuonu ainyang'u imasaa ang tolchambai nelelek naji kipuonu aisho challenge naijo ore piijo amiraki naji ilapek nikiliki eshali ashu kiliki ajo keeta moisture content nimiyiolo iyie olairemoni entoki naijo naa ina nitadoiyo bei oomasaa inono

Kesipa ajo ore enkiteng'enare oropiani teseuseu muj olosho le maa nitadoyie emburhore arashu emburhore nairhiwakini iltunganak iropiani nainyalaki Ore ena..iltung'anak iropiani toosimui iyolo naa ajo eteng'enita iltunganak mukure irhiwaa iropiani ainyalaki Ore em'bae eare etaa sii kidim oltung'ani atayiolo ata hoo duo neitu isuma naa kiidim naake ninye anoto hakikisho oltung'ani ogira airhiwaki iropiani kupitia entoki naji Safaricom app ashu aapplication naitobira Safaricom neakikisha ajo kitayu enkarna oltung'ani ligira airhiwaki iropiani Ore em'bae euni nitoki sii ataa Safaricom entoki naji promt naa ore piirhiwaa iropiani neking'asi ajo enaa ilo tungani igira airhiwaki iropiani anaa meeninye ore pemeninye nidung' enaduo transaction nigira airhiwaa

Ore eramatare olukunguni naa aisidai kake oltung'ani nai otayiolo inkoitoi naidim aitotie ilukunguni eneyenak naa kelelek Ore nabo oongoitoi naitumia oshi aitotiyie ilukunguni ainei terishata naileb bei oon'daiki oolukunguni naa kaitumia emodioi oongishu Ore tenewueji matejo naji aitobirie biogas ore ena shafu nemeitumika te enabiogas napikaki ilukunguni ainei metaa en'daa amu ore ina naa kejing' nai ilkuruk lendaa toolukunguni ore ake peyie ejing lelo kuru nalotu abukoki ilukunguni minosa naa kenya enaa en'daa Ore em'bae eare naa kaitasapuk sii nkujit aa greens peenya inaduo lukunguni ainei peyie itadpyio enkinyangunoto oon'daiki olduka

Ore ake paiti olchamba ligira airem naa in'dim nai oltung'ani ainyang'u embolea kake ore tenekata bei embolea nilepieki oleng amu ore engunuyia e 50kg naa inkiek ile ombaka dii ninye nkiek naapishana embolea nai nauniek in'daiki Orake piimin'dim oltung'ani ainyang'u imbolea nidol naa ajo eun ake en'daa ino metii embolea naa ore piun endaa ino metii embolea naa ore piun endaa ino metii embolea niaku kiti entumoto ashu niaku kiti endaa nitum amu menyanyuk naa itipika embolea weitu Ore oshi taata embolea netaa ninye eitumiai oleng' amu mukure itayu imukundani en'daa enopa terishata oloompapa lang tenkaraki naa etanaure enkulukuoni niaku ore taata tenarishata tenimintumia embolea nidol naa ajo mitim en'daa naishiakino matejo naji ore taata piipik embolea naa in'dim anoto ilkunuyiani tomon omiet kake orake peetupik embolea naa ilkunuyiani ile ompaka oudo itum teeka idol naa ajo orake metii embolea nimifaulu

Ore nai peeku erhiwaroto oropiani tialo e Kenya naa niidim embenki e Central Bank aitumia nkoitoi naapasha Ore enkoitoi nai edukuya Ore ake peitumia Central Bank of Kenya campaigns e exports and imports oodaiki arashu imasaa nain'gua Kenya meshomoito aulo Kenya Africa ongwapi eboo naa enkoitoi nai nabo ina naidim aitumia airhiwai iropiani Kenya

Eeh kajo naji ore bei nailepieki orpaek arashu inembegu nichangia pee peyie naji atum ilpaek kutik tolchamba lai Ore nabo naa ore oshi nanu naa kaun iyekai tomon olpaek nilep kake orake peelotu bei ailep nidol naa ajo ore budget oshi naas oekai tomon nibidi metaa ikuti iyekai orpaek naun nidol naajo ore imasaa natum nemenyanyukie sii enang'ole kata aayekai tomon odukuya aunito tengaraki naa netadoyie ena bei olpaek eeh quantity oshi olpaek nainyang'u peyie aun Ore oshi paaun iyekai tomon naa irkiloi tikitam ono lorpaek aun kake ore ake piilep bei neeku naa ee irkiloi tomon omiet mpaka tomon aidim atuuno aa iyekai imiet nedou Nidol naajo kaitanyamal tengaraki naa nemaitoki atum imasaa kumok enaa ngulie atitin oshi ake naunie ilpaek neeku ore bei piilep nitadoyio naa masao olaturok